Handũ harĩa haceragũo mũno mĩena-inĩ ya Garissa hetagwo Garissa Community Giraffe Sanctuary kana Bolalji Giraffe Sanctuary. Handũ haha nĩ haigagwo mĩthemba ĩrĩa ĩrĩ na ũgwati ya ndũiga ta Rothschild na nĩ haigagwo nyamũ ingĩ cia gĩthaka ta Caxduckdike na Lesakudus, o na ningĩ nĩ haigagwo Gerenack ĩrĩa nĩ nyamũ ĩhana thwariga no ĩ na ngingo ndaihu.